Tiyo gi tich maber mar sirkal: onyalo nyiso tem mar sirkal mar Kenya timo mar kelo tich madongo kaka ndiko osuru, keto osuru, kod luwo chike machiegni gi oganda e yo mayot kendo ma ng'ato nyalo yudo. Riwruok mar digitol: onyiso riwruok ma sistem mar dijitol kaka iTax gi kuonde ma konyogi e ringruok. Ka oyie ni kata obedo ni tich nitie e mbui, jodak mang'eny pod dwaro kony mar luwogi. Keto teko ne jodak: inyalo nonore kaka yo mar miyo jo Kenya ma kawaida teko mar bedo gi rieko kendo yudo yore mag pesa kod osuru ma ng'ato nyalo yudo go pek mag somo kod ndiko mag dijitol. Inyalo bedo bende neno ni ji moko temo matek nikech ng'eyo matin mar dijitol, ma miyo tich mag konyogi e ringruok bedo gi tich maduong'. Mogik en, bende e tijego iyudo ka gikonyo ahinya e gik mang'enygo kaachiel kod weche ma ji nyalo chandore e yor osuru ka pesa ichoko maber kendo itiyogo e yo ma.

Kiny ka odiochieng' ka chieng' wuok, naketo duka mara matin e bath yo ka aketo alode mayom machalo kaka skuma, spinach, nyanya ma nigi pi, otungu marachar, ong'ale mochwo kendo seche moko kata alode mowang'. Ok en mana wach mar ohala kende, en achiel kuom gik manyiso ni an ne ahero uso alode nikech ne omiya abedo gi winjruok gi ji. Ne anyalo mos jowetena, jowuoth kod jomakalo e yo. Jomoko chung' mondo ong'iew, to jomoko mondo giwuoth. Kuom kinde asebedo gi osiep kendo asegeno gi. Ng'eyo ni auso cham mang'we ng'ar, nengo maber kendo mano miyo giduogo kendo kinde ka kinde. Tijno bende miyo abedo gi thuolo mar timo gik moko kendo. Ayudo pesa ma an owuon mondo achung'na jo odwa chulo skul kendo aketo pesa ma atiyogo e kinde mabiro. Kata ka piny liet, kata ka koth chwe, poda.

Chiwo kony mar riwruoge, bank mar Equity ochung'ne nyasino e yor chik. Kinde mar tudruok gi ji: chiwo chek nyalo bedo ni gima itimo e yor lando wach mar nyiso ni Equity bank odonjore e gikmoko. Bedo gi jogo ma nigi geno: jomadongo mowuok e bank no, kod jogo maloso nyasi nitie mondo gine kendo ginyis ni riwruokno en adier. Keto yore mag loso gikmoko kod kit oganda. Omuomno konyo jo Kenya manigi talanta e weche mag sinema kod nyiso gik manyalo miyo gibed gi nyalo mar timogikmoko. Keto teko ne joma tinde: omuomno nyalo konyo jopuonjre kod jomatindo mabiro e nyasi. Konyruok mar somo: nyasi en achiel kuom somo ma itimo kanyakla. Omiyo ma bende medo somo ma okadho klas. Neno mar nying: bank mar Equity medo nying mare e winjo ni ji luwo somo kod kit oganda mar piny.

Medo thuolo mag tich: Carrefour oseloso tich ne joma tindo ma kamago e tije kaka jorit mag pesa, jorit mag ot, jorit mag shelf, jkod orit mag gikmoko. Bedo gi thuolo maber mar yudo gik ma nigi ng'injo: ji sani nigi thuolo mar yudo gik mathoth ma ng'ato nyalo yudo gi nengo mapiny kendo ma nigi ng'injo e bwo ot achiel. Yore mag onyieo e kinde gi: oseloko nyiewo maber, ma oiko maber kendo mayot ka iporo gi chiro machon. Chiwo kony ne jopur kod jochiwo mwandu mag pinyno. Carrefour, kinde mang'eny nyiewo cham kod gik mamoko kuom jochiw mwandu mag piny no. Ma miyo yuto mar pinywa dongo. Kendo, keto nengo ma ng'ato nyalo ng'ado: bedo mare osebedo duka mamoko kod duka madongo odwoko nengo piny kata loso maber gikma itiyogo. Ponjo kod loso nyalo: jo

Adiera, kae nitie gik mamoko abich, ka mokwongo weche ma osewach malo kanyo. Ma e kaka aneno kendo aparo. Bedo gi lony e pur: lewni magi magiloso maber kod keto nying gi nyiso ni pur itiyogo kaka tich maduong' kendo ma nigi lony. Puonjo kod ng'eyo: onyalo bedo achiel kuom puonjruok kata chenro mar lando wach ma jopur yudoe rieko kuom yore maber mag pur kata rito le. Chiwo kony ne pur mar alwora: bedo gi yiro mar pur nyiso ni onego oket pesa e pur mar alwora. Ma inyalobedo ni omiye chiro kata nengo makare mar chamgi. Picha maber mar pur: miyo kod yunifom konyo loko kaka ji neno pur kowuok e tich matek nyaka e gino makelo nyadhi kod thuolo. Domngruok mar oganda: kido mar timo kamano kelo winjruok, riwruok.

Yudo intanet mapiyo. Aparo kaka faiba miyo intanet mapiyo ahinya. Ma miyo bedo mayot ng'iyo, kendo tiyo e mbui. Bedo gi tudruok maber. Okonyo ji mondo obed gi tudruok kokalo kuom goyo simu mag video, mbui ma mbui, kod program mag oro ote ma onge ng'at manyalo ng'ado bura, kata timo kamano eyo mayot. Somo mar dijitol. Jopuonjre kod jopuonj sani nyalo yudo klas mag mbui, timo nonro kod yore mag somo o mayot. Dongruok mar ohala. Dukni, kafe mag mbui kod ohala ma itimo e intanet nyalo tiyo maber ka itiyo gi intanet manyalo geno. Loso tich. Aneno thuolo mag teknish technician jo agent mag uso mwandu kod tich mar konyo jonyiewo kokalo kuom lando tich mar faiba. Keto gwenge mag e piny manyasani. Faiba mar simu kelo dongruok e kuonde ma chon ne nigi intanet to ok e yo makare. Mano konyo ahinya elando weche mopogore opogore e piny kae.

Kinde duto, ma nyasi mag lamo chopo, achoko geno gimoro achiel makende, oboke mar mich mar John Bo chiwo. Onyalo nenore ni en mana kadi kata kod ne jomoko , to kuoma, en gima nyiso gik mathoth moloyo. En gima kelo wuoro maparona ni nitiere ng'ato mang'iyo kendo kawo tich ma atimo e higa duto kaka gima duong'. Ne ahero thuolo mane omiya ka atiyo gi voucher chenro no. Anyalo yiero gik ma adwaro, kata madwarore bedo ni gin gik ma anyalo ng'iewo lewni kata gimoro matin mar joodwa. Ogolo oko parruok mar nyiewo mwandu e kinde mag yueyo kendo oketo mor kod erokamano. Kata kamano gima ahero go ahinya en winjo ma okelo, mor ma ng'ato yudo kaji ng'won, mor ma ayudo ka ochiwo kendo oyudo gimoro, kod mor ma ayudo ka anyiero. Gimoro mana ni an Jon bo ose..

Ngéyo madwarore en ngéyo somo kod ndiko mag digital. Nyalo mar tiyo kod gige tich kaka laptop, board mag mbui kod, tablet. Ngéyo program mag computer. Ngéyo maber gige somo kaka powerpoint, class mar Google, Zoom, kata program mag tudruok. Loso gik moko. Rieko mar loso gik ma nyalo mulo ji kaka video, slides kod PDF. Rito class. Rito paro mar jopuonjore kod tudruok kata ka technology odonjore. Tiyo gi pek mag technology. Nyalo mar loso mapiyo weche matindo mag technology kaka, pek mag internet kata ketho mag nyiso screen. Ngéyo loso, lero weche maler ka itiyo gi gik manenore, kod gik ma ngáto nyalo ngéyo. Bedo gi nyalo mar lokore bedo gi nyalo mar lokore ka technology ok tiyo, kata ka jopuonjore dwaro kony mamedore ka gitiyo kode. Puonjruok ma ngáto nyalo ngéyogo. Tiyo gi.

Tiyo kod kompiuta mapile. Ngeyo kaka inyalo riembo kata loro chako kendo keto laptop e nindo. Tiyo kod kibod kod maos. Ndiko tiyo kod yore machuok kaka Control C, V, kendo rito ranyisi kaka itiyo gi gino mam ulo kata maos. Ng'eyo kaka inyalo tiyo kod windos, maikrosoft kata linax kata yudo faende, folda kod chenro. Keto program mag kompiuta kendo tiyo kodgi. Yawo program mag kompiuta kaka ofis mar maikrosoft, braosa, kata program mag somo. Rito fael. Loso, kano, loko nying kendo loso maber barupe kod folda. Tiyo gi internet. Tudogi gi WiFi, ng'iyo gik moko eyo makare, manyo gik moko gi gugul, kod ng'iewo kata keto faende. Tiyo gi imel, oro, kawo keto faende kod loso imel. Rito kod rito weche, tiyo gi gik mageng'o tuoche, keto weche manigiteko kod weyo gik ma ok owinjore. Gik madongo mag

Ngeyo, oniyso teko, somo, kod gino ma idwaro puonjore. Fwenyo, gima pile e buge mag science nyiso ni en gi gombo mar ngéyo kendo manyo gik manyien. Ujuzi kata rieko, yudore e buge mag dho kiswahili ma nyiso ber mar puonruok kaka onego itim gik moko. Maadili kido maduong', opunjo kido kod tim makare. Thothne otiyo gi buge mag dho kiswahili kata CRE. Kwano, en gima duong' to nigi teko e namba, kata foundation mar puonj malongó kod loso gik makelo pek. Kido mar aluora. E buge mag science keto ler kuom rito piny, kod rito piny e yo makare. Wuoyo, opuonjo e buge mag dhok, gino maduong' en nyiso gik moko kendo winjo tiendgi. Paro, iyudore e namba kod science manyiso kaka inyalo paro matut. Weche ma ngáto nyalo ngéyo yudore e dictionary. Ogero dhok kendo bedo gi chir e wuoyo.

Omedo rito gik moko. CCTV konyo erito udi, skul, duka kod yore. Ma duoko piny kuo kod ketho. Ogeng'o tim marach, ng'eyo ni ji, ng'injogi miyo gibedo gi paro ma ok owinjore kata maji nyalo bedo gi kiawa. Konyo etimo nonro. picha mayudore e CCTV inyalo tiyogo mondo iyud gik manyiso ni ng'ato otimo richo kata masira. Ochung' ne nyithindo kod jogo ma hikgi oniang' jonyuol kod jorit tiyo kod C CTV mar ng'iyo jogo magihero eot, kata e skul. Okonyo tije mag ohala. Joma nigi duka tiyo kod kamera mondo orit mwandugi, jo tichgi kod jonyiewogi. Rito mutoka. Jotelo tiyo kod CCTV mar rito mutoka, mako joma ketho chike kendo konyo e kinde manitie masira. Orito mwandu. Kamera konyo ji mondo orit udi, puothe kata gari kagin mabor. Rieko mar skul. E sikul CCTV konyo e rito jopuonjre kendo geng'o ng'anjo kata ketho

Chiwruok ne somo. Aneno chiwruok kuom jopuonj kod jopuonjre somo kata obedo ni gik maginyalo tiyogo tin. Hero ng'eyo. Onyiso ni somo nyalo timore kamoro amora kata ka kaonge klas. Bedo gi chir. Jopuonjre kod japuonj ok oyie mondo pek ogeng' somo margi. Bedo gi gik manyalo konyowa. Oparo ni dwarore ni obed gi klas mang'eny, mesa kod gik ma itiyogo e somo. Geno mar kinde mabiro maber. Nyithindo keto pesa ekindgi mabiro kata ka gin e tipo mar yien. Bedo gi puonjruok mayot. Somo mar adier ok dwar gik ma ng'ato nyalo yudo. Mana japuonj manigigombo mar puonjore kod jopuonjre man gi gombo mar puonjore. Tich mar japuonj. Onyiso ng'uono kod teko ma jopuonj timo mondo gichop e nyathi ka nyathi. Kido mar bedo maonge rom e somo. Omiyo paro skul mamoko mani gi udi mag dangaloj

Ekinde mokalo, somo gazet ne en gima ji duto ne timo. Inyalo yudo grup mar ji eduka mar ng'iepo, eduka mar ng'ato, yier kata ebwo yien. Kata gisomo oboke kanyachiel kagiwuoyo kuom weche, kaging'iyore katun kata ka gihero fason. Ne en mar tudruok, mar loso gir ji kendo ma omiyo ji bedo gi paro mar bedo ekinde gi. Kata kamano sani gik moko ose lokore. Ji mang'eny sani somo achiel, achiel esimu mag gi. Magasin mag dijitol kod weche mayudore e mbui ose kawo kar gazet mosegoyo e chapa. Kar ng'ado gazet achiel, ji duto ng'iyo gazet kindegi. Kata mbaka osedhi e grup mag whatsapp kata e mbui mag tudruok, to ok e weche ma ji loso wang' gi wang'. E aluorawa, ji matin kende ema nyiso gazet ma ondiki. Gise giwacho ni en gima tek kata mang'eny. Jomoko kata wacho ni ok gin gi thuolo. Mano osemiyo kido mar somo e..

Mokuongo aparo kuom historia kod teko. Odno ochung' mabor kendo nigi nyadhi kendo mano parona lwenje kod chir mane gin go ekinde mokalo. Kaka ne ogere gi jo Potugal ,kendo bang'e jo Arab kendo jo Britain kod joma moko ne okawe. Ma nyiso kaka Mombasa ne duong' ahinya eweche mag ohala kod lweny. Bende aneno ng'anjo mar jo koloni kod ng'anjogi. Fort Jesus nyiso sigana mar kaka jo Africa ne otamore loch mag pinje mamoko kendo ne gikedo mar rito pinygi. Aparo lwenje jogo mane otwe kod ngima mane nie yie mar ohinga madongo mag kido. Omiyo amiyo jodongo machon luor nikech chir mane gin godo. Ekindeno bende awinjo ka an gi mor kuom gigo mane wan go. Fort Jesus ok en mana ot kende, en mwandu manyiso ni wan ng'a gini . Oparona ber mar kit.

Jood bura, gikonyo e rieko, committee mag bura ng'íyo kaka itiyo gi apis mag sirkal kod pesa mag piny. Ma konyo gengó tiyo marach kod ketho chik. Neno chike. Gipuonjore chike ma ji dwaro kaka bills e yo matut ka pok oketgi. Ka gineno ni chike gin makare kendo ma opar maber. Bedo ji duto. Committee oyie ne jodak, joma nigi lony kod riwruoge mondo omi paro e wi weche mag piny, kod chike ma iketo. Bedo gi ting'. Giluongo jotelo, jotend migao kod jotelo mamoko mondo oler gik ma gitimo, kod yiero ma gitimo. Keto pach makende. Committee mopogore opogore keto pachgi kuom weche makende kaka thieth, somo, arita kod pesa. Ma miyo timo nonro matut kod yore mag yudo duoko. Tieko pek. Gitimo nonro kuom pek mag piny, kaka scandal kata masira, kendo gimiyo paro ne bura. Bedo gi ler.

Ngéyo somo gi computer, nyalo mar tiyo kod gik madongo mag computer kaka ndiko, kano fainde, kod tiyo kod program mag computer. Ngéyo kaka inyalo manyo gik moko e yo maber, ka itiyo gi gige tich kaka Google, PubMed, kata mbui mag somo. Tiyo gi mbui mag thieth, bedo gi nyalo mar tiyo go mbui kaka Medline, oboke mar Chokren kod gazet mag nonro, mondo iyud nonro ma inyalo yiego. Ndiko kod rito andika, nyalo mar ndiko. Laptop mag nonro, tiyo gi Microsoft Word kod loso andike makare. Tiyo gi weche- ngeyo kaka inyao tiyo kod program mag Excel, SPSS kata gige kwan mondo ipim weche ma itimo e nonro. Rito weche mag ngáto ondiko. Bedo gi nyalo mar tiyo kod gige ngéyo kaka Endnote. Mendley kata Zotero mondo orit, kendo oket weche ma ngáto ondiko. Somo kendo loso tiend oboke mag science.

Magi eweche madongo malero ber mar jogo ma hikgi oniang' kaka nyimine madongo kod wuone madongo. Rieko kod ng'eyo. Gisekalo e pek mang'eny kendo ginyalo chiwo paro kod puonj manigi nengo. Jorit mag kit oganda. Gitero yore mag kit oganda, dhok kod sigana ne jodongo matindo, nyisogi tim makare kod timbe mabeyo. Kinde mang'eny jonyuol madongo puonjo nyithindo eyor luor, adieri, tiyo matek kod bedo gi horuok. Riwruok mar joot. Gikelo joot kanyachiel, ahinya ahinya ekinde mag nyasi makende kod lweny. Paro weche machon. Ginyisowa weche ma adier mane otimore ekinde mokalo. Ma konyowa ng'eyo kaka ne wachakore kod weche machon. Konyruok mar chuny. Hera, rito kod jip magichiwo miyo joot bedo gi mor ahinya nyihindo. Teko mar roho. Thothgi gin joma lamo kendo gichiwo gweth kod puonj mar roho ne joodgi.

Ma e gimomiyo ahero wuotho. Kinde duto ma adhi e wuoth, awinjo ka an mangima. Ahero muya maler, okwe mar piny kod ber mar gode kod bunge. Kinde duto ok yot ng'ado got, to kata kamano ng'ato ka ng'ato mang'ado got miyo abedo gi kwe. Ochalo gi weyo gikmoko duto mane omiyo abedo gi parruok kendo winjo mana winy, yamo kod dwol mar muya mane ayweyo. Gima miyo obedo makende moloyo en kawo picha ka atiyo gi kamera kata simu mara, akawo kaka chieng' wuok, yiende manigi lum, maua, winy modongo kod wang' osiep mang'iyo. Picha ka picha nyiso wach moro, kinde mar mor, wuoro, kata loch mani e wi got. Bang'e ka aneno gi aparo kaka ne an gi teko kaka ne an thuolo kendo kaka piny ber gadieri. Wuotho kod kawo pichani konyo tudruok gi piny, ji kod.

Komisona mar IEBC. Ochung' ne yiero ma ng'ato timo maonge ng'at manyalo ng'ado bura. Gineno ni yiero timore eyo makare eyo maler kendo eyo makelo kwe. Orito demokrasia kagirito yiero eyo makare. Gimiyo jodak teko mar yiero jotelo mag gi. Ochung' ne ndiko nying jogo madhi goyo ombulu. Gichung' ne ndiko nying jogo ma owinjore goyo ombulu kendo giketo nying gi magoyo mbulu bedo makare. Oketo ohinga mag yiero. Gikonyo epogo piny egwenge kod wod makare mondo gibed gi jotelo maromre. Ochung' ne yuak mag yiero. Gichung' ne yuak kendo, gineno ni chik mag yiero ochung' motegno. Opuonjo oganda. Jotend IEBC konyo elando oganda kuom ratirogi mar goyo ombulu kod yore mag goyo ombulu. Ochiwo oboke mar duoko. Gilando kendo gigolo duoko mar yiero mang'ato nyalo yiego kendo maji oyiego.

Japuonj omako laptop, onyiso kaka teknoloji tiyo e puonjo. screen mar laptop nyiso map mar piny, ochung'ne rieko mar piny mangima kod somo mar piny. Japuonj nyiso jopuonjre map. Onyiso somo ma ng'ato nyalo ng'iyogo kata ma ng'ato nyalo ng'iyogo. Nitie asere manyiso ni nitie tudruok e kind pinje kata tudruok e kind pinje mangima, piny mangima. Puonj nyalo bedo kuom ohala mar piny mangima, wuok e pinje mamoko ,kit oganda kata tudruok . Thuolo mar tudruok gi wuotho mar piny mangima. Tiyo gi gige somo mag dijitol ,nyiso kaka ICT konyo e somo mar ndalogi. Jopuonjre nyalo bedo ni ng'eyo maber. Nyiso gombo mar ng'eyo kendo bedo gi gombo kuom somo mag piny mangima. Somo mar neno gik moko, timore. map kod asere konyo jopuonjre winjo maber kokalo kuom piche . Ng'eyo piny mangima ipuonjore ,jopuonjre puonjore ni piny mangima.

Oboke ma ng'ato nyalo yiego. Oparona weche mang'ato nyalo yiego kendo ma ng'ato nyalo luwo e piny Kenya duuto. Kido mar Kenya, logo ochung' ne ot mar lando wach mar Kenya manigi sunga malando weche magwa. Gik makelo mor. Aparo kuom chenro kaka ten okalo, kata ten over ten, Maria, Neno Mwala kod chenro mamoko makelo mor. Gik mapuonjo. Ochiwo program mapuonjo kendo puonjo jogo maneno weche mag thieth, pur kod ohala. Wach ma ng'ato nyalo ng'eyo. Aparo kaka Citizen kelo weche mapiyo mag piny, kod mag piny mangima. Jondiko man gi huma. Nyinge kaka Lulu Hassan, Rashid Abdalla, kod Yvonne Okwara biro e paro. Debates mag siasa kod gik matimore. Ong'ere kuom loso weche madongo mag sirkal kod siasa. Tich mar lando wach mar ruoth. Aparo ni Citizen en achiel kuom grup maduong' malando wach.

Mapiyo piyo mano miyo aparo kuom ritruok mar pesa, kod ting' ma ng'ato kang'ato nigo. Oparona ni nyaka iti kod pesa gi chenro to ok gi chun. Ka aloso pesa ma ayudo. Mano nyiso ni ang'eyo maber ni pesa ma ayudo en pesa moroma nade kod ni pesa go nyalo chulo ang‘o. Ka idhi ir jogo mani gi gowi, mano nyiso ni in ng'ato madongo. Ber mondo ibed gi mbaka kendo itim chenro moloyo weyo gowi. Kata keto gik madwarore mondo atim mokwongo, mano miyo aparo mar keto chenro maler. Rent, chiemo, chudo mag skul ema biro mokuongo. To gik ma ng'ato onego chul, nyalo rito. Ka aparo kuom pesa ma ibiro keto, mano miyo aparo kuom gik ma itimo ebath ng'ato ka kwayo kony mondo abed gi geno sama gik moko tek. Bende onyisowa ni inyalo gengo pesa mag pesa e okang' ka okang' to ok duto ekinde achiel. Rieko ma kamano miya geno kendo

Telo e tich. Aneno jotelo ka ochokore kanyachiel mondo okaw okang' mamulo piny duto. Yor loso chike. Oparo nikae ema chike ilosoe. Kendo iketoe tich mar piny. MP ka MP nitie mondo ochung' ne duol kod dwaro mag oganda mawuok e aluoragi. Bedo gi duoko. Ageno ni giwacho adier, gipenjo penjo matek kendo gichung' ne ratiro mag jodak. Debate kod demokrasia. Weche kod ng'ado bura nyiso kaka demokrasia tiyo kokalo kuom mbaka kod goyo ombulu. Bajet kod dongruok. Ang'eyo ni yiero madongo ewi pesa ma piny tiyogo kod chenro ma itimo kae. Riwruok kod bedo gi gik mopogore opogore. Jo wabunge wuok e kaonti mopogore opogore, dhout oganda mopogore opogore kod kit ngima mopogore opogore, kata kamano gibet kanyachiel mondo giger piny. Yie mar oganda. Neno ni gibet piny paroni gi ng'ato. Geno mar jodak mang'eny.

Ji ma orwakore gi lewni ma kit oganda. Irwako lewni ma opogore opogore mag kit oganda, mondo ochung'ne oganda ma opogore opogore. Gik mag kit oganda ma iuso. Jomoko uso gik ma olosi gi lwedo, gik ma olosi gi ngínjo, chiemo, gik ma olosi gi ngínjo, lewni kod gik ma moko mag kit oganda. Riwruok e kinde ji. Ji wuoyo, yiero, loso weche kod lero kitgi. Nyiso gik machon. Weche mag oganda, miel kata tuke, nyalo bedo ni timore, e ngét or. Jomoko ok rach ka neno. Jolimbe kata jolendo wuotho ka gimor kendo gipuonjore kuom kit oganda ma kuno. Kido mar somo. Ji penjo penjo, kendo yudo weche kuom oganda mopogore opogore. Kido mar ngéyo kit oganda. Jogo ma okao okang' nyiso gi chir, ni gin jodak kokalo kuom lewni, dhok kod gik ma gitiyo go. Tich mar weche yudo mwandu. Uso gik moko mag kit oganda.

Gima okwongo ma biro e pacha en loso weche manyien mapek. Ne aparo ni gi iko mondo gipenj penjo maduong'. Gindiko gik ma gibiro ndiko e ripot mar gazet kata, giwuoyo kuom weche madongo ma gisechoko. Bende oparo kaka tich mangény timore bang' ngáto ka pok osomo wach e TV kata ogoyo e gazet. Kalam kod buk maggi mag ndiko nyiso ni gihero weche ma adieri kod weche makare. Aparo weche kaka timo nonro kod tiyo kanyaka. Ka anenogi ka gin kanya achiel, awinjo ni wach ok en mana wach mar wuoyo kende. En wach mar winjo, ndiko, ngéyo adier, kendo tiyo kanyo achiel mondo onyis ji. Omiyo abedogi luor, ne jogo malando wach. Kendo aparo kaka weche nigi teko kendo gin gik madongo e loso oganda. Ka gimiyore ler, e yo kaka gik moko timore e kindgi. Ma en yo makare, ma itiyogo mondo nonro ochom kare, e wi weche mopogore opogore.